Intanet lal e apis ng'enyne .Koro waparo ne jatelo mondo omed intanet mang'eny, kendo oket bandwidth mar intanet malo, mondo ji mang'eny matiyo gi intanet oyudi.

Adhi e apis kata agoyo simu ne jochiw kony ne jong'iewo kendo alero ne gi kaka asebedo gi ng'ikruok e yor tiyo gi sime mane giuso na e bei mo mani piny, kendo akwayo gi ni ka giyie to gidwakna sime mondo otii e yoo manyasani kendo maber.

Japuonj nyalo tiyo gi mbui mar manyo penjo momiyo nyithindo mondo oduoki. Onyalo tiyo gi white board kuom tang'o ne nyithindo gik manie mbui minyalo tigo e somo manya sani kendo onyalo tiyo gi AI mondo olerne nyithindo penjo mopogore opogore. Onyalo lero ne onyalo download apps mag somo kendo otang'o ne nyithindo kaka ginyalo tiyo gi apps go mondo giyud somo matut.

omiyo jopiny chopo e kony ma sirikal golo e yoo mayot kendo sirkal be nya chopo ir jopiny kaluwore gi record ma gikano e bugegi mondo gimigi service mopogore opogore

Offices mag jo SHA yudore e kaonti mag gwengewa kendo ng'enygi nitie osiptende mag distrik. Kodhi thiedh ng'ato to oyieni ndikori kaka ja SHA. Kendo inyalo yudogi e mbui mar ng'eyo nyinge magi kod information mamoko.

Ma en kambi mar jo safaricom. Wanyalo keto pesa, wanyalo golo pesa kata wanyalo oro ne ng'at machielo, pesa ka watiyo gi yor simu. Kendo wanyalo nyieo kredit kuom jotij safaricom gi.

Ma ah en dala manitie egwenge mag Turkana, kendo en kama otwo. Nyithindo gi jonyuol obet piny but odgi moger gi yien kendo gigo mbaka kagiwuoye ka gima gidwa timo.

Okonyo jopuonj tiyo gi mbui mar chiwo gik ma imanyo e mbui manyasani. Kendo oyawo dag somo matut. Jopuonjre nyalo manyo gik magidwaro e mbui, ma ok yudre alwora, kendo gine e yo maber. Jopuonj nyalo tiyo gi white board, mar nyiso jopuonjre gik ma owinjo one, kaka youtube mar thang'o ne jopuonjre, gik ma opogore opogore e puonjruok.

Aneno jodolo ka obedo kendo golo twak ne jofwambo. Gichiwo chal mar jolemo kod jopiny kendo gik ma gidwaro ni mondo otim . Gikwayo jopiny mondo owinj wach dolo kanyakla. Gin bishobe mag jo katholik

Aneno Sonko. Ma en gavana machon ma Nairobi. Kendo ne en jatij sirkal. Sonko ohero konyo jopiny e yor yuto, kata ka gikwamo kamoro. Osekonyo ogandawa mang'eny kendo nyocha otero Mbugua, e rehabilitation center Mombasa kocha.